Ũyũ nĩ mũgũnda ũhandĩtwo itũngũrũ, itũngũrũ ici irĩ hakuhĩ kũgethwo. Nĩndĩrona matangi ma maĩ marĩa matũmagĩrwo gũitĩrĩria mũmera ũyũ wa gĩtũngũrũ nĩgetha ũkũre wega.

Macini ya cola, kembo na waya cia kũnyitithania na macini ya cola, mbombo ya maĩ, mĩberethi ya maĩ, itangi rĩa kũiga maĩ na mũgũnda wa kũruta wĩra ũyũ wa ũrĩmi.